Eh kaata engeno napirita ena kipeta amu eilata ena nagirae ayier peyie esili pee eaku sidai pee itokini aitumia te likae kekun nidim sii atipik peeyierishoreki ashu pee itaasi ekae kipirta.

Enkabila ekule kuna, nakanyor, amu kisho oltung'ani ngufu, nisho si oltung'ani menoto egolon, naasie esiai napashipasha, nisho si oltung'ani enkidimata tepooki toki naasita. Ore si kuna ale, na kesidai amu kitasapuk oltung'ani nisho si egolon tesiai naasita, nisho eng'eno, amu kisho oltung'ani nebol indamunot enyenyek.

Ekainok enkima peyie aiteleki emoti enkima napik kule mitokitoka napik majani meteyiarakino napik aipimaki enkare ore apikita enkare napik enkare aipimaki esidai napik sukari esidai aitobiraki metaa mishamu naitoki ainuaki pii meteyiaraki aikoroga metushulata pookin pesidanu enaduo shai nayierita naitoki si aikoroga pii ambaka nesidanu ore peoku pii nadotu.

Ereren ompuka nalotu ndamunot ainei egira ninye aisuj mpuka ashu egira aituku kuna puka petumoki ainosa petumoki atudungdungo esidai neyier egira si aibung dania pedungdungi nepiki endaa netii si enkae kabisa ornyanya onkaroti naidim ninye aitumia atipika ina daa enye petumoki na inadaa atoropilo nona puka enyenyek nenya.